Maũndũ marĩa ndanaigua kana ng'ano iria ndanaigua ikoniĩ kĩndũ gĩkĩ, nĩatĩ kĩndũ gĩkĩ gĩtikoragwo kĩrĩ kĩndũ gĩa kũhandwo nĩ mũndũ kĩũmbe, kana kĩndũ gĩa kũhandwo mũgũnda-inĩ. Kĩndũ gĩkĩ ndanaigua gĩkoragwo kĩrĩ gĩa gwĩkũria nakũu mũtitũ-inĩ kana kũndũ kwĩna mahinga. Wakerĩ, harĩ arĩa manarĩa kĩndũ gĩkĩ, ti kĩndũ kĩũru harĩ mĩrĩre ya mũndũ, no ndanaigua nĩ kĩndũ kĩgagatu mũno. Wa gatatũ, nĩ kĩndũ gĩĩkũragia kuuma mĩigua-inĩ, mĩigua-inĩ ĩrĩa ĩngĩthecanga mũndũ mũno.

Itũmi iria ikoragwo itũmĩte andũ mathondeke ithangũ kana rĩrĩa marorete njĩra-inĩ ya mũbango wa magongona, nĩ gũkorwo ithangũ nĩ rĩkoragwo rĩkĩonania ũnyitanĩri, kana rĩkonania thayũ hĩndĩ ĩrĩa igongona rĩrathiĩ na mbere. Wa kerĩ ithangũ kana itũmi iria ikoragwo itũmĩte andũ mathondeke ithangũ hĩndĩ ya magongona, nĩ kuonania ũrĩa igongona rĩakoragwo rĩkĩrutwo matukũ ma nahau kabere kana matukũ ma tene. Ithangũ o rĩngĩ, rĩrĩa ithangũ rĩgũkorwo rĩgĩthondekwo hĩndĩ ya magongona, nĩ rĩkoragwo rĩkĩonania muoroto kana ũrĩa igongona rĩbatiĩ gũkorwo rĩgĩthiĩ na mbere.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩa kuoneka mũno gĩcigo-inĩ kĩrĩa ndĩ, no kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkĩonekanaga na kou mũtitũ-inĩ thĩ-inĩ gĩcigo-inĩ kĩrĩa ndĩ. Kĩndũ gĩkĩ rĩrĩa gĩatuĩka nĩ gĩkũhũthĩrwo, nĩ kĩrindagwo na gĩgetererwo gĩkeruha, kũguo, gĩgatuĩka nĩ kĩndũ gĩa kũmumuthũka na kĩndũ kĩrĩa gĩgũtigara kahinda karĩa kĩndũ gĩkĩ kĩamumuthũka kana kĩndũ kĩrĩa gĩgũtigara kĩndũ gĩkĩ rĩrĩa kĩamumuthũka nĩ gĩtũmĩkaga harĩ mahũthĩro maingĩ, mahũthĩro na mbere nĩ ta kĩndũ gĩkĩ rĩrĩa kĩamumuthũka kĩndũ kĩrĩa gĩgũtigara nĩ gĩtũmĩkaga ta kĩndũ gĩa gũthambia indo kana gĩgatũmĩka ta kĩndũ ũngĩkorwo ũgĩthamba nakĩo mwĩrĩ.

Itumi iria cia bata itũmaga arĩa mararoka kĩhikanio mathiĩ marĩ gĩkundi nĩ, gĩkundi nĩ gĩkoragwo gĩkĩonania ũnyitanĩri kana gĩgakorwo gĩkĩonania ũnyitanĩri wa andũ kana ũnyitanĩri wa moko rĩrĩa marenda kũnyitĩrĩra arĩa marahikania. Gũthiĩ harĩ gĩkundi nĩ gũtũmaga gĩkundi gĩgĩkorwo gĩgĩcanjamũra gĩtabanio kĩa andũ arĩa marenda kũhikania, kana gĩgakorwo gĩgĩcanjamũra rĩrĩa kĩhikano kĩrathiĩ na mbere. Gũthiĩ gĩkundi nĩ gĩkoragwo gĩkĩonania ũrĩa kana gĩgakorwo gĩgĩtabania maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩtabanio rĩrĩa kĩhikanio kĩrakorwo gĩgĩthiĩ na mbere.

Angĩkorwo nĩ mũcamanio ũhutĩtie mogarũrũku ma kĩmwĩrĩ, ũndũ ũcio ũngĩkorwo ũhana ta atĩrĩrĩ, nĩ kwamba kũmenya, kana kwamba gũtabania, kana kwamba gũkorwo mũndũ akĩmenya mogarũrũku marĩa makoragwo makĩhanĩka rĩrĩa mĩcemanio ĩno ĩngĩkorwo ĩgĩkuhĩrĩria. Wa kerĩ, mogarũrũku ma kĩmwĩrĩ, kana mĩcemanio ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩhutĩtie mogarũrũku ma kĩmwĩrĩ nĩ gũkorwo ĩkĩarĩrĩria maũndũ marĩa mangĩkorwo makĩhanĩka rĩrĩa mũndũ aratabania kana rĩrĩa mũndũ arenda gũkorwo akĩgĩa na mogarũrũku ma kĩmwĩrĩ.

Maũndũ marĩa mũndũ angĩka rĩrĩa angĩkorwo arĩ thĩ-ini wa riko, nĩ maũndũ ta gũkorwo akĩharĩrĩria indo iria angĩkorwo akĩruga, gũkorwo arĩ na ũmenyo, kana gũkorwo mũno mũũno akĩmenya maũndũ marĩa angĩkorwo agĩbatiĩ gwĩka, nĩguo abatiĩ gũĩka nĩguo abatiĩ gũkorwo akĩruga kĩrĩa arenda kũruga. Ũndũ ũngĩ, ũndũ ũrĩa mũndũ angĩkorwo agĩka, kana ũndũ ũrĩa mũndũ angi abatiĩ gũkorwo agĩka arĩ riko nĩ gũkorwo agĩthambia indo, gũkorwo akĩharĩria indo iria irabataranĩka, nĩguo kĩrĩa arenda kũruga, kana kĩrĩa arenda gũkorwo akĩruga nĩkĩhĩire, na arenda gũkorwo akĩrugĩra andũ. Ũndũ wa gatatũ, nĩ gũkorwo agĩthambia riko, kũrĩiga na ũtheru, kana gũkorwo nginya akĩhata riko.

Maũndũ marĩa matũmaga mĩcamanio ĩmwe ĩkorwo na maumĩrĩra mega gũkĩra ĩngĩ nĩ rĩrĩa andũ mangĩkorwo marĩ na ũnyitanĩri, andũ mangĩkorwo marĩ na ũiguano rĩrĩa mararia maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩaria marĩ mĩcamanio-inĩ, andũ hĩndĩ ĩrĩa marakorwo makĩona kĩhonia, gĩa thĩna ũrĩa makoretwo naguo, andũ rĩrĩa marakorwo mena ũnyitanĩri mũrũmũ, na ũnyitanĩri mũkindĩrĩku rĩrĩa magũkorwo nĩ mararia na andũ gũkorwo mena ũiguano na andũ gũkorwo makĩiguana o rĩrĩa mararĩrĩria maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩarĩrĩria harĩ mĩcamanio. Mĩcamanio ĩyo nĩ ĩkoragwo na maumĩrĩra maingĩ na maumĩrĩra mega.

Nguo iria cingĩkorwo kana nguo iria ciagĩrĩire gũkorwo ikĩhumbwo hĩndĩ wa ũhiki wa ũndũire kana mũtabarĩre-inĩ witũ, nĩ nguo ndune. Harĩ mũhiki, mũhiki nĩ abatiĩ gũkorwo akĩhumba nguo ndune, nguo ndune ĩrĩa ĩhumbĩtwo kana ĩgakorwo ĩnyitithĩtio icũhĩ cia rangi mwerũ. Harĩ mũhikania, mũhikania nĩ abatiĩ gũkorwo akĩhumba nguo ndune, nguo ndune iria ciĩna icũhĩ cia rangi mwerũ, agacoka akehumba ngobia, ngobia ĩtumĩtwo na rũa, rũa rũngĩkorwo rũkiumana na ngombe kana rũa rũngĩkorwo rũkiumana na nyamũ cia gĩthaka ta ngarĩ, rũa rwĩna manyaguthĩ, arabu indo ingĩ mũndũ abatiĩ gũkorwo kana ciagĩrĩire kwĩhumbwo hĩndĩ ya ũhik,i nĩ mũhikania gũkorwo akĩnyitĩrĩra mũting'oe kana mũcunjui ũmanĩte na ng'ombe gũthĩnjwo, nĩguo gũkorwo akĩonereria nĩwe kĩongo kĩa nyũmba ĩyo.

Nyoni iria ciuĩkaine nĩũndũ wa kũina utũkũ, kana gũikara ithaka-inĩ kambere gakoragwo karĩ kanyoni kaa nja, kanyoni ka nja nĩkoĩkaine na kũina ũtukũ tondũ nĩkainaga wega, nyoni ĩyo ĩngĩ ĩrĩa ĩkoragwo yuĩkaine nĩũndũ wa kũina ũtũkũ na gũikara gĩthaka-inĩ nĩ nyoni ĩrĩa ĩtagwo ndundu.

Ũguni ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩonekana rĩrĩa andũ makũhũthĩra njĩra ya tekinoronjĩ ya kũhanda na njĩra ya kĩnandũ mĩgũnda-inĩ nĩ, njĩra ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩnyihanyihia marĩhi ma njoherera marĩa mangĩkorwo, marĩhi marĩa ma njoherera marĩa mangĩkorwo makĩonekana rĩrĩa mũndũ arenda kũrĩma. Njĩra o ĩno no ĩkorwo ĩkĩnyihanyihia kana no ĩkorwo ĩkĩrengarenga mabataro kana kũnyihanyihia marĩhi marĩa mangĩkorwo makĩyongerera rĩrĩa mũndũ arenda gũitĩrĩria maĩ. Njĩra o ĩno no ĩkorwo ĩkĩnyihanyihia ũitangĩki wa maĩ.

Kaingĩ nyaga ikoragwo, ikoragwo igĩikara mĩtitũ-inĩ. Nyaga iria cikaraga mĩtitũ-inĩ nĩ ikoragwo igĩikara ngĩrĩrĩba-inĩ nĩgwo gũkorwo ikĩona kana gũcimenyithia kana nĩgwo ikorwo ikĩona thũ igĩũka. Nyaga iria nyingĩ nĩ ikoragwo bado igĩikara kũndũ kwĩna magutu, kana kũndũ gũtarĩ na mĩtĩ mĩraya nĩgwo ikorwo ikĩrekia matumbĩ, na nĩgwo ikorwo ikĩona thũ iria irenda gũka.

Itũmi iria cionanagia atĩ andũ aingĩ nĩmehokaga ibũyũ gũkorwo magĩtaha maaĩ nĩgũkorwo ibũyũ nĩcigaga maaĩ na njĩra njega, njĩra ya wĩigĩrĩrĩku na makaiga maaĩ, na ikaiga maaĩ na njĩra ĩrĩa theru. Ibũyũ ocio nĩ ihotaga mũndũ gũkorwo agĩtaha maaĩ na kũiga maaĩ na gũkorwo akĩhũthĩra maaĩ rĩrĩa arenda. Ibũyũ nĩihotaga, nĩho, nĩhotaga kana igatũma mũndũ akorwo agĩkua maaĩ harĩa hothe arenda na harĩa hothe angĩenda gũkorwo agĩtũmĩra maaĩ, kana gũkorwo agĩkua maaĩ kũndũ gũtarĩ na maaĩ nĩgwo akorwo agĩtũmĩra maaĩ.

Ũũgĩ wa macini nĩ ũhotithagia andũ kana andũ arĩa marĩ mĩgũnda-inĩ gũkorwo makĩruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũũgĩ wa macini nĩ ũhotithagia andũ kana nĩ ũhotithagia mũndũ gũkorwo akĩruta wĩra hatarĩ hathara kana hatarĩ kũrehe hathara harĩ indo-inĩ cia mũgũnda. Ũũgĩ wa macini nĩ uhotithagia andũ gũkorwo makĩruta wĩra mũnini kana gũkorwo makĩruta wĩra na njĩra ĩrĩa nene nĩguo gũteithia kana gũkorwo makíĩongerera ũciarithania wa indo mũgũnda-inĩ.